Amaa tenitum nkwashen inonok kaji inko paa ore enkidapashata nerisio o lanyiang'ak naa kaji inko peyie irretena? Ore nai nanu em'bae naas tene naa kaiingoru iltunganak kumok lesiai peyie tenelo naa natum ngwashen kumok nimitoki aidapasha amu keeku katum naa naaji ilkasumani lonyang'u natum kulie tung'anak loomiraki ilkasumani Ore nai piimitoki ingwashen aidapasha naa kaing'oru naaji engharhi napik nasotoki nalo nai amir tosokoni natum iropiani nainosie en'daa naisumie inkera natumoki taa siininye ateshetie olmarei lai natumoki

Ore inkoitoi naidim atushumie impisai naa kaa nabo anyor naa anyor atushumie impisai te wueji neji KCB Bank naa ore paanyor atushuma impisai tine wueji naa tinishum impisai kumok naa kitumoki ninche aigila aishoo lon ompisai kumok nitumoki atabolie biashara nitumoki ashomo aisumie ngra nitumoki siiyie ashomo ainoto naibbiashara ino niasishore nishetishore nilo ainosie naaji siininye en'daa nitum impisai nitum siininye emanyisho sidai netum ingera inono ashomoita aisumata nitumoki siininye naaji aishoo ainoto ingharhin nitum naaji siininye atuunisho ilchambai

Eee kesipa ketii ilturhurhi leserkali oisho ilairemok ilkiliku oipirta enatiu osokoni Ore nai embae edukuya ketii ilkiliku amu ore tenashoto naipirta nai enashoto enkop ang nai kiata nkipindini naisho nai kelimu kuna baa enigira isokonini aikunari nekiata nai enkipindi naji Mayian FM nekiata enkipindi e Sidai FM nekiata siininye enkipindi e Osim lai FM neeku ketimoki nai nena kipindini pookin atoliki nai ilmaasai enegira isokonini aikunari peetumoki naji siininche iltunganak ataramatisho neyiolou enkata nailepa ntokiting peetumoki aterherhrnata

Eh kesipa aawa oshi nanu esile te benki naji equity bank naa ore mbae sapuk paawa oshi ena sile kaata oshi inkera naatii sukuul nagira aisuma nagoliki oshi niaku eitu atum iropiani nalo aisumie naaku taa ena benki aisaidia naisho esile oropiani enkalifu nabo elaki nabo natumoki siinanu ashomo atalakie atalaaki ingera sukuul nabol biashara nainyangu ingishu naramatishore nashetishore naisaidia naajibina sile oleng niaku asham oshi nanu aioji aramatisho aomonu esile nataramatishore naisaidia inasile oleng nalotu ashuk

Ore ngolikinot naatum ilairemok enakata erherhen oodaiki enye naasioki ainyala naa ore embae edukuya Ketum ingolikinot kumok oleng amu ore ena daa nasieku naa keeta naji ingolikinot kumok oleng amu keyieu naji naa ketii enchan sapuk neeku tenetu naa etumi enchan sapuk naa kepuo ilairemok aishiraki oleng naa kepuo aatum ingolikinot kumok engare amu keeku kepuo naaji awoku ngarik toolkejek nitook ilchambai lenye neitumoki naa airemo netumoki ashom atekes tenkata kiti oleng tenetaa naa ketii ingolikinot kumok oleng neeku kisho naaji ena ilairemok meteterherhenata esidai oleng'

Ore naaji ewueji neisilenisho iropiyiani ayiolo oleng te kenya naa kanyor oshi nanu ashomo aisilenu iropiyiani tembenki naji kcb bank naaninye taaoshi anyor aisileno ore oshi paanyor aisileno kcb bank naa kekincho oshi ninche enkata tenikincho esile enkinchori olari musima lino aing'orunyie kuna faida ekuna pisai nishomo aisilenu tena kcb bank naa ore paanyor naa keisaidia amu keikoa ingera pee aramatishore nabolie biashara tesiokinoto oleng neeku ore naaji nanu ewueji nanyor oleng naa kcb bank amu keyamini keeta inkarsaini nikipuoi aisho aitisha ninchooyo.

Ore naaji entoki naa naidipa atodua tena pidha e Kenya ashu sirkali elosho le Kenya peyau inkoitoi ngejuko ormutandao peeramatie oltaka, ore embaye edukuya naifaa peyie eyas iltungana le Kenya, naifaa peeyas naa peyau ena, nkoitoi e ormutandao enaa intanet, komputas, ntokitin naijo nena peyie etumoki ailepunye enkisuma oonkera, neaku kayolo nai nanu imbaye naijo kompyuta amu ketumoki nai inkera ashomata asumes ilmutandao, nejing ormutandao, netumoki taa ashom ailepunye enkisuma enye o esimu, teweji naijo esimui, netumi inkera netumoki ailepunye enkisuma enye te nkoitoi dorop oleng, amu keleleku nai naaji ena siai enkisuma too inkera, tenelo peitumiya ena oitoi ormutandao enaa nkompyuta, esimui.

Ore embaye naidim naaji esidano nitumoki oltung'ani aigerie biashara ino iyie eretokini piingeriger biashara ino enaa indiim ataasa openy keng'asi naaji aadol enkariano niata tena biashara ino naa ketumoki naanaji ashomi aishoo isilen toombenkii tenaa iyiolo atabolu biashara ino miata naaji iyie kulie omon nibol biashara ino nishumishore nitum iropiyiani neeku kekindiim naji ena aishoo naaji nikindim naaji ena aishoo esiai piitumoki aaku inger kewon tena siai nitumoki atabolo imbiasharani sapukin peekitumokini doi ninye aaku iyie eing'oruni toosilen naaji toobenkii naataniki olosho linyi

Etayioki sipitali ee star anaa enaasita esidaii ore esidano ena sipitali ee star naa kebakisho tenkata dorop oleng amu kutik ilaasak le sipitali lotaasa ena kisuma naaji anaa aitumia ena kisuma esipitali, neeku kenyorri naaji entonyoraki enaa sipitali ee star oleng tolosho amu kegira aretu iltungana kumok oleng neeku ore naaji ena sipitali naa kebakisho oleng neeta isindanoni nikiudolini isindanoni sidan oleng oopuoo aitobirr irubat osesen tenelo duoo piinigito oltungani emion tosesen naa Ilo naatoi atum baatisho tenkata dorop oleng neeku kore ena sipitali ee star meetaa naaji eneretoto oleng tele osho naaji likitii.

E kesipa ashomoyie aikata enkoitoi nailori na ore eniko enaoitoi petumoki ashomoyie na ingas aikilikwanishore ltunganak oima sininche ina oitoi peitumoki sinye iyie ata obo ariya olo arip inaoitoi nailo taatoi alo atumbentoki apa nishomo aingoru tenaoitoi tanashimo apa alo aingoru ropiyani esile na ilobtaatoi alo atum tenim enaaotoii neaku kelelek ilo atum enkoitoi sidia tenillo asuj mbarikinot nikinchooki ltunganak apa loidipa aima kuna oitoi.

Ore olturur laidim naaji nanu aisileno impisai tena naa olturur le Equity bank naa ore paidim naaji asilenu impisai tene naa keisidai amu inkinjori naaji esile oompisai kumok nitumoki atobolie biashara ino nitumoki sii naaji ashomo ateshetishore nitumoki ashomo naaji atabolie imbiasharani kumok neeku ele turur le Equity bank naaji nanu anyor tene tenako naaji asilenu impisai amu keisidai naaji matabolie meetaa naaji alotum impisai tenkata dorop oleng neeku ninye naaji nanu aisisita oleng tenewueji ooropiyiani oltururi lindim naaji aisilenu eretoto sidai oleng naaitumoki taadoi ashomo anoto tenkoitoi dorop oleng neeku matonyok asilenu

Ore naaji embaye naidim atejo tenkaraki faida oompisai naidipa awa tesile naa katumoki naaji otoliki irkulie tung'anak ajoki isidai tinilo aya impisai tesile nimilo adalare nilo abolie biashara ino nilo ainyiang'unyie inkishu nitumoki atimira nitum toi faida sapuk nitumoki ashomo atabolo ildukai atarasi naaji nitumoki naaji ainyiang'u ombaka ingarin naa ilo naaji atum faida sapuk neeku isidai tenilo aisilenu esile toonkuna benkii nimilo adalare ena benki lino aasie esiai sidai naifaa nilo aas amu tenilo taa adalare naa keeku hasara tenchoto ino

Ore najibentoki naitaasa kuna shilingini tomon uni na katumoki nai ashomo atobloie nai enkiti biashara aai ataa nye tanaa enamiri mpuka ashu nai tanaa kabol olduka nainyangunyie nkuti tokitin nalo amir tenemut nai aakaata kuna shilingini tomon uni na katumoki nai ashomo aitobirai te biashara aai abolir enkiti biashara nitumoki ashomo atimira ntokitin, nitumoki nai ashomo naibaisumie nkera tenelo nai nesidanu biashara naitumoki nai ashomo ainoto faida oleng tekuna shillingini tomoni uni tenimilo alo adalare kuna pisaii naidipa ainoto neaku katumoki nai sinanu ashomo ataassa mbaa kumok tenemut akaata kuna shilingini tomon uni neaku meyieu nai endala kuna pisai amu mekutik.

Ore nkiasin natii enaiposha e victoria tiatua elebosho le kenya na kegira nai enaiposha e victoria adumu ltunganak kumok oleng tebiashara tolosho le Kenya amu ore entoki edukuya ketii ltunganak ogira apuo aitau sinkir neponu amir neponu si apik kulo singir ninyanguni netum iropiyani nebolie biasharani kulie nisumishore neshetishore rkukie neaku kegira nai lake victoria aisaidia olosho le Kenya oleng amu ore enchoto oltunganak kumok omanya enchoto e victoria nemelau nemepuo na alau ropiyani amu kepuo aitau sinkir nepuobamir nepuo abol mbiasharani kumok nepuo sininche amir kulo sinkir netumbm mpisai netumoki ateshetie mploti kumok.

Ore apa ngolikinot nanu nainoto paibelekeny serkali mpisai tolosho le Kenya nainoto apa ngolikinot kumok oleng amu kaata apa mpisai natii mbenkii napashipaasha nainoto nainoto apa ngolikinot sapuk oleng akuetita alo aibelekeny kuna ropiyani paatum na kuna pisai ngejuko eseosho le kenya neaku ainoto apa engolikinoto sapuk oleng kake ashomo atum emirishoi nashomo si araasa kake ainoto apa engolikinoto oleng amu keaku kayokbkadumunye ake tenkakenya nayok alo aibelekeny kuna ropiyani na itu si apa eaku eleleki oleng tenanu ashomo alo ngwapi adoru aimarita agira aibelekeny kuna ropiyani neaku ainoto apa engoliki

Ore naji ntokitin nayieuni ibolito embenki na keyieuni nai ntokitin kumok oleng amu keyieuni nai nitangasa aikata keyieu nai na iyata ropiyani kumok peyie itumoki ashomo atobolo embenki eyieuni si naita ropiyani nitumokibashomo atobolie enabenki nitumoki si ashomobateshetishore neyieuni niata irkastomani kumok peitumoki ashomo atabolo embenki eyieuni si sinye niata laasak lesiai tenabenki oisumate oleng aas enkisuma naji accounting neaku keyieuni naiata enkariano sapuk peitumoki ashomo atabolo embenki eyieuni sinaitaasa esiai embenki tenkata sapuk olarin aarebmpaka olariboni peitumoki na ashomo atabolo embenki sapuuk pitumoki ashomo ainoto biashara sidai oleng tenabenki.

Ore naji enkipirsa naata olaisiayani loltunganak nakeyieu nai niata enkipirsa sapuk natumoki nai ashomo atarasai kulo tunganak peyieul itumoki na kulo tunganak ashom atusuj tesiai niyieu neasivamu eyieu nai naindipa aisumea ai siai enasiai niyeu nilo autaki rkulie tunganak peyie etumoki sinche ashom ataas .

Ore esiai faida esiai osaen tontasati olmaasai tenjoto oropiani naa kisaidia ena siai osaen intasati peyie mitoki aaku meeta esiai naasita toonkangitie netumoki sii meshomo aatirioisho nepuo aamir kuna mangek nepuo amir kulo seen netum iropiani nebol imbiasharani ningan'unye in'daiki nepuo ainosie sii endaa kuna piasai nerikie sii nirhiwaki sii inkera natii isukuilini iropiani niaku ore nai efaida osaen tontasati naa entoki sidai oleng tenkop olamaasai tena siai osaen

E kanyoraa nanu enasiai orkastomani na ore panyoraa enasiai orkastomani na ore ornastomai lino na kifaa pinining entoki najito pitumoki airiamari tenebo tenasiai ebiashara amu mitumoki ataasa entoki nai nemeyieu ninye orkastomai lino neaku ore entoki etipat na pinyoraa entoki najito nai elekastomai lino entoki nayieu nitumokibaingieaki neaku kanyoraa naji entoki naji orkastomai amu minye na likitimoki ailepunye tenasiai ore pemitoki entoki nye nayieu na kelek pilau na irkulie kastomani alang neaku ore entoki etipat na pincho orkastomai enatoki naishoo .

Ore neiko iltunganak le Kenya peirorie lomon naa ore embaye edukuya lengas aikilikwan, kingas airoroki, ore peekiroroki, nikinkilikwani eweji ninguna, arashu enkop ninguna, peyie kitumoki naaji ateyioloto enkutuk inyi, neaku ore naaji embaye etipat naa ketumoki, ekitumokini aikilikuana naaji enaa teniyiolo naaji naa ekisuaili iyolo, tanaaa kingeresa, arashu tanaa sign language ,nikitumoki naaji airorie, naaku naa ekeifaa sii doi peekirorieki te inkanyit iltungana le kenya, ekirorie te inkanyit, naaku Ore nai embaye edukuya sidai oleng naa peekirorieki te inkanyit, nikinkilikuani naa duo enkop ninguna, wuo entoki niyiolo, wuo entoki sii niewuo aing'oru tenaa irkasi.

Ore esidano teninyangu intokiting tolduka sapuk alang' tosokoni naa ore esidano olduka sapuk naa kelelek intokiting alang' intokiting natii osokoni Ore paajito neija ore ntokiting natii olduka sapuk naa ketii bei enye abori alang ntokiting natii osokoni nayawuaki aamir niaku ore nai embae sidai tenanu naa kajo nai nanu intokiting natii olduka sapuk nalelek alang inatii osokoni Nitoki sii taa aku esidai eninyang'u intokiting tolduka sapuk amu keeta ninche entoki naji markedprice neeta buyingprice ore tosokoni nemeeta ilo sirata oota ntokiting natii olduka sapuk

Ore nkatitin oshi naibunhbumg esimu pangamaa ltunganak na nkatitin kumok peyie autaa netiu esiai ebiashara tenashoto natii neaku kaibungibung esimu saitin kumok tenkaraki na eutaro orkastomaiaata tesiai neaku kibidi paibungbumg esimu toldaikai oodo oleng amu keyieu na ltunganak na itaaniki esimu pekitum oki ainototo neaku ore metaa ore Entoki nayieu nai orkastomai naketumoki ainoto tenkoitoi dorop oleng amu mishir na esimu nkatitin kumok oleng eoshitoe tene.

Ee kesipa keetae nkoitoi ebiashara nindim ataasa tekenya peyie itumoki ataasa biashara nai onkilani tedukuya ore naji biashara ore nai Entoki nindim ataasa tedukuya na ingasa aingoru oltungani onkilanininkilikwanishore tenkagutu oleng piyiolou ajo kai apa ninye ikuna petaasa enabiashara na kaji ikuna peinoto irkastomani kumok litumoki atimiraki kuna kilani niataneaku ore pindip ashomo aikilikwanishore nitum ashomo aiteru biashara yiolo na entoki niasita tenamirare onkilani neaku itumoki na ataasa enabiashara mekute iyata enyamali niiata si irkastomani kumok oleng.

Ee ataasa na nanu atabolo account nabaya uni na kifaa piata namba esimu ,kifaa si niata namba enkipande onamba e kra pin peyieu pitumokini na aishugulikia, atabolo na naunu bank ebm kcb bank nabol sinyeene equity bank, nabol sinye ene familiy bank neaku aimayie inanyamalitin agira abol ena akount neaku kaata nai shakenisho naishooyo tenaboloto eakaunt neaku entoki sidai taatoi tenibol akount tentoki sapuk oleng.

ore esidano enkitengena enkiremore to lairemoni naa entoki sidai oleng amuu ore naai olairemoni teneitengeni eneikunaa enkiremore enye arashu esiaa olchamba lenye naa ketumoki ashomo atoningo tenkaguti oleng peyie etumoki ashomo atusuja irkererin otuutaki arashu etumoki ashomo atusuja intokitin naatutaakaki peyie elo aitumiyia tolchamba lenye netumoki ashomo atimirishore naaji ena baye natolikioki nelo olchamba lenye abul tesidai nelo akees ,nemirisho nelo atum iropiyiani nebol taatoi sinche imbiasharani netumoki ashomo ataasa ina siai tenkataa naado oleng tenkaguti tenkaraki naa etolikioki eneikunaa esiai.